Ciana cia ndigwa nĩ cikoragwo cikĩonio wendo rũrĩrĩ-inĩ rwitũ ũũ atĩ, andũ nĩ makoragwo mabangĩte mũthenya ũrĩa megũkorwo magĩthiĩ gũcirrora. Na ũgakora atĩ kanitha-inĩ witũ, nĩ makoragwo makiuga ũrehe indo ĩrĩa ũgũkorwo ũkĩenda cikorwo cigĩteithia ciana icio. Kũguo ũgakora andũ nĩ makoragwo makĩrehe nguo, mĩtu, mĩrĩngĩti na indo nyingĩ, na ũgakora hĩndĩ ĩrĩa indo ici cia kinyanĩra nĩ cikoragwo cikĩoywo na cigatũarwo kuo nĩ getha cikorwo cigeteithia ciana ici.